Mũtu wa mbembe wa gĩthĩi nĩbũthagĩra, tondũ ndĩna mbembe, ũguo maita maingĩ njoyaga ngathi ngathĩaga na mũtu ũcio nĩguo bũthagĩra maita marĩa maingĩ, ũngĩkora ngĩbũthĩra mũtu wa mbagiti wa nduka nongorirwe ĩte na mbembe, no nĩnyonaga mũtu ũyũ wa gũthĩa wĩna nyamũ irĩa cirendekana kũthondeka mwĩrĩ wega, tondũ nĩwona tĩmũrute indo ciothe, kwoguo mũtu wa gĩthĩi nĩguo ũkoragwo mwega ũkĩringithania na ũyũ wa mbagiti, no maita maingi maingĩ bũthagĩra ũyũ wa kĩthĩi, tondũ no mbembe njoyaga ngathi ngathĩa, ũcio nĩguo ndĩaga na nyonaga wĩna hĩnya gũkĩra wa mbagiti, no mbembe cingĩkĩaga ĩ, nĩthiaga ngoya ngagũra ũcio wa mbagiti o ĩmwe.

Rũrũ nĩ rũĩ na nĩandũ marataha maĩ, rũrĩrĩini rũakwa gũkorwo na marũĩ ma kũrĩa andũ mathiaga gũtaha maĩ no marũĩ macio andũ nĩmageragia kũmamenyerera tarĩũ kũhũrĩra nguo rũĩ nĩgũkanĩtio, gũita maĩ rũĩ nĩgũkanĩtio, ũkĩkora ũgĩkia gĩko rũĩinĩ yaani nĩ ũũru kũringana na watho tondũ, nĩũrahakĩra andũ arĩa marahũthĩra maĩ macio gĩko, kwoguo rũrĩrĩinĩ rũitũ nĩtũgeragia kũmenyerera majũĩ macio ma maĩ, wageria kũmamenyerera nĩgetha andũ matikanyue maĩ menagĩko, rĩmwe nĩũkoraga kwĩna andũ marataha maĩ rũĩ, magatwara kwao magekĩra ndawa tondũ nĩwona maĩ ma rũĩ matĩngĩkorwa mematheru kĩwangoinĩ kĩria kĩigana kũigana matengĩkorwo mematheru, kwoguo rĩmwe nĩũgĩkoraga mũndũ ataha maĩ angĩkorwo nĩmaakũnyua akathi agekĩra ndawa, ona wakorwo nĩmakũhũra nguo ndegũtinda egĩkĩra ndawa tondũ nowona nokũhũthĩra nokũhũra nguo, rĩũ nĩtũmenya mũno kũmenyerera marũĩ matĩkagĩe gĩko nĩũndũ maĩ macio mahũthagĩrwo nĩandũ maingĩ.

Ici nĩ ng'ombe cirarĩma mũgũnda, na gũkũ gwitũ mũno mũno ng'ombe ici cionekaga cikĩrĩma rĩrĩa, nĩ wona andũ marĩkia kũria indo ciothe ta mabembe mũgũnda. nĩrĩo ng'ombe ciĩtagwo cigoka cikarĩma andũ makĩharĩria kũhanda mbembe ingĩ. Kana kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa arenda. No maita maingĩ nyonaga gũkĩrĩmwa rĩrĩa kũĩna mbura, nĩgetha meharĩrĩrie, yaani rĩrĩa kũoneka ta kũrenda kuura nĩria wonaga ng'ombe na mĩraũ mĩgũnda-inĩ cikĩrĩma nĩgetha, andũ meharĩrĩre kũhanda irio ciao akorwo mũndũ arenda kũhanda mboco theri, mbembe theri, nginya nyanya, ona rĩmwe to mũhaka ũkore cikĩrĩma atĩ hingo ĩrĩa andũ maingĩ mararĩma, akorwo mũndũ arahandĩte nyanya nĩwona ndarahandanĩirie na andũ marahandĩte mbembe, koguo agakorwo na ihinda rĩake rĩa kũrĩma rĩtigakorwo rĩiganene na arĩa marahandĩte irio ingĩ. Koguo ng'ombe nĩ cionekanaga mũno cikĩrĩma tondũ, andũ maingĩ matĩendaga maragita tondũ maragita ndũrĩ thĩna nĩ ũkũrima wega.

Tarĩũ nĩũkoraga mũndũ ũrĩa athiaga kĩbarũa omũthenya yaani mũndũ ũcio andĩkĩtwo kĩmweri, nĩũgũkoraga gwake nĩkũrarĩo wega, nĩkũrarĩo kĩndũ ta nyama, matumbĩ ,tondũ mũndũ ũcio mbia icio enacio ciakũgũra indo ta icio, cia kũgũra nyama cia kũgũra matumbĩ kwoguo nĩarahota kũrĩa wega ,nĩarahota kũgũra ta rĩũ noahite kũgũra cabaci gwake tondũ nĩarahota kũgũra mũtu na kũgũra maguta nomũndũ ũyũ rĩmwe ndarona kĩbarũa nigũkorwo na ũritũ wa kũgũra nyama kana matumbĩ tondũ mbia ciake rĩũ itiraigana wakorwo nĩ mũtu aragũra kanini yaani ociana ciake cirĩe onawakorwo itĩkũhũna rĩ cikorwe nĩciarĩa ,kwoguo nĩũgũkora mbia ciake itiraigana kwoguo ndekũhota kũgũra indo icio cia kũria wega, yaani ta nyama ndagĩhota kũgũra, matumbi ndangĩhota kũgũra, rĩrĩa we arĩhotaga kũgũra okĩrĩa kĩrarĩo, kwoguo mũcara nĩũgũcenjia yaani nĩũhutanagia na ũrĩa mũndũ kũrarĩo.

Ũndũ ũyũ ũrekwo nĩkũgetha mbembe, na mũndũ angĩenda ũmũrutĩre kũgetha mbembe no kũmwĩra ningĩ oke na kahiũ ona mũndũ noakethe na njara ũkaruta macoya macio ma mbembe na ũkaruta mbembe na ũkamiga handũ homũ tondũ ũkĩmenyeria kũiga mbembe handũ haigũ nĩkũguma ĩngĩgakinya nĩkwanĩkaguo, kwoguo niĩ nondare mũndũ ũhoro wa kũgetha mbembe wega tondũ angĩthii na kahiũ arutanie macoya macio ma mbembe wega arafu atua angĩtua kũgetha ndakaikie mbembe thĩ angikorwo kũrĩte ndagaikie mbembe ĩyo thĩ no wona amĩikia thĩ, aikia mbembe thĩ nĩkũguma na yarega kwanĩkwa na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire mbembe ĩyo nĩkũthũka, niĩ ndĩngĩhota gũketha mbembe wega noũmige wega na ĩtĩngĩthũka na nĩũkũona irio cia kũrĩa.